Keidim ataa eteyiang'aki enguku matejoo ebiashara ore pee eyieng'i nemirri Ina kuku neeku ore entoki natelekunye naa ngejek oo ngukuii neeku ore Nena kejek nejo iloopeny peyie meanang'ari pee kinosie orgali aanya aitaa enaa mpuka amu keidimi aitaa impuka.

Eng'as ayierr aitokitilokie ore pee iidip, paa itumoki aikaranga paa ipik supuk amu kadolita ake etii supuk ketii supuk oleng', paa inosie orgali arashu idim ainosie ormushele kake lasima peinya tengijiko tengaraki Ina supuk naa ninye esapuk oleng'.

Ore ena bae naa keidim aitobira tiang' ninteraki kewan biashara, amuu iyoga Kuna iidim ake aa keji oshi duo inyiang'u malaa nintokitokie kule paa ilotu ayierr tiang' aikoroga ore pee iidim aikoroga nincho mirraga, meiropijita ore pee iropiju paa itumoki taaduo aitushula ore pee intushul paa ibolukoki lelo Karara paaitumoki peetumoki ataa mm yogat. Naa biashara nalelek oleng' nemeitaji empisai kumok oleng' naa kesidai yogat to sesen naa sidai sii too Nkera ata tooltung'anak botorok.

Kadolita olnchampa oiremoki nebore irkiek, naijio ketoyio naa keitamanaro tolkeek kumok oleng' netii olotii katikatii. Kake ore engumoii naijio kemanita irkiek sapukin laijio entimnetii orkujita nadolita enterit.

Eibelekenya oleng' amu, Yani meyieu duo olnchampa sapuk pee interu, nemeyieu impisai pee interu engiti supes ake eyieu niunie, paa itumoki naaduo atuuno enaa empuka neeku meyieu space sapuk nemeyieu impisai nemeyieu enchan sapuk pee ebulu.

Kelelek Ina amu Maa lasima pee ilo aing'oru oltung'ani ajo kalo aing'oru fulani paisho impisai. Ore ena naa iiidim ake ataasa itii aji aing'oru tesiokinoto oleng' amu ejing' ake esimu Niki nikii nikimpotunyieki enkarna we nkipande, onamba esimu. Naa isioki naa atum iropiyiani tesiokinoto amu ore naa teninchoyo enamba wenkarna wonamba wenkipande nikirriwaki ni impisai alang'u ena Nilo aing'oru oltung'ani Nijo alo mitum . Niidim ninye aing'oru ilo Tung'ani nitum nikijoki maata impisai tenakata. Neeku ena esiokinoto alang' eda.

Keetae tengopnang' oltururr oji oltururr loo ntasati, naa ore ele turrur matejo duo epikipiki Kila engolong' Kila wiki kia ejumnne, nipik miambili ashu mia tatu, neeku ore Kenya piijo alo aing'oru impisai Yani itum impisai nikinchori tesiokinoto amu ipikita nooshiake Ine, neeku ininyamalu inye, tenimiata impisai oo nkera esukuul tenimiata matejo endaa, Yani enitum ake iyie emajesi pookin. Neeku kelelek oleng' piilo ayau Nena pisai amu ipikita naa oshiake Kila engolong' neeku entoki oshiake niata neeku etiu enaa ekigira ilo turrur ashumaki impisai.

Lasima paa teniya esile niking'asae aikilikuan aajoki yau enamba esimu, niyau enkipante, nikingilikuani ajo kaji emanya, nikingilikuani ajo kanyio iyata tenaa olnchampa, tenaa enkishu, tenaa engaji paa tenelo ake nilakino atalaa ena sile ninchooyo tenaa engaji enchooyo tenaa egarri ne nemiri Ina arri ino aashu Ina aji ashu ilo shampa peetumoki inche aitau impisai enye neeku mikinchori esile emeyioloe ajo kanyio iyata, mekinchori ake duo meeta entoki niata.

Eyas ayakikisha ajo ore ilo Tung'ani lisumita keyiolo keyiolo yani entokitin' esimu arashu enkomputa. Ning'asa aiterakinyie enikoni eneboli enikoni eneeri, paa itumoki taa duo aifundisha pole pole ajoki eji eikoni niirony' ele pee ebolo niirony' ele peara nijoki eniyieu nijing' atwa ewueji eeta entoki nigira aing'oru niirony' ele Ina duo naii tesiokinoto esioki oltung'ani aibung'..